Mondo alos waru kata rabolo mo ochiel mo ole mo mowang' akaw rabonda tapoko tang'ade matindo tindo. Kaseng'ade matindo tindo to, to yudo kasechako akaw mo taole karaya maseluoko maler taketo e kendo. Tachwako mo ni mokwongo machwin. Mo kosechiek mochin to rabonda mane asekaw mapoko mayiedho matindo tindo maber akaw talute moni ka moni osechiek. Taloke bang' dakika moko matin mondo kik owang' obed rateng'. Kosechielore mobedo ma rabuor takawe togole katiyo gojiko taketo e san. Arito moye thiwore kik o olre e san gi mo mang'eny. Takete e san, tatoke take taketo gik michame go kata ka en nyanya kata ka en tomato sauce. Ka en waru to waru nani ayiedho aluoke ang'ade matindo tindo. Kaseng'ade matindo tindo alute mo mosechwakore mochiek maber. Kosechiolore mobedo marabuor tagole tatoke e san.

Nyoyo en chiemo ma kotedi mayom, mochwak mayom maber, tiyudo ka chame ok mii shida moro amora. Iyudo ka samichame to okiwinj ka njake tek, nikech ochiek mayom. Koro nyoyo ma osechiek, ma oted maber, nyoyo mar bando manumu, kata bando matek, inyalo chame e yore mopogore opogore. Inyalo toko nyochi ni e san, kisechiele. Inyalo chame kochiele. Ikawo nyanya, kata ichiele achiela gi kitungu. To ikawo chumbi to ipore. Tichamo. To jok moko bende nyalo chame achama kosechwake kamano to okete chumbi, ma ok ochiel. Tiyudo ka be mit negi amita. Koro yiero bedo ga mar ng'ato. Seche ma isechwako nyochi, inyalo chiele kata ok ichiele. Titoke e san. Ka in gi ovacado, inyalo ng'ado ovacado matindo tindo e bath nyochino. Tichame go. Kionge ovacado, inyalo kawo skuma mochiel be mana maber, ma ralum. Bende ichamo godo nyochini. Omedo ndhadhu. Ka ok sikuma, bende inyalo kawo alot mar kabich to ichielo to ichamo gi nyochini mondo iwinj ndhadhu maber.

Nyoyo en chiemo mamit kendo kiyudo ka ochwake maber to inyalo chamo nyoyo maber ma onge shida moro amora kata rach moro amora ma iyudo e sama ichamo nyoyo. Nyoyo mochwak maber ok mok elak. To nyoyo be mochwak maber iyudo ka ok miji ng'ato shida sama odwa nochame. Ok oramlak. Koro kisechwako nyochi maber bochiek, inyalo toko nyoyoni kichiele. kata ok ichiele. Inyalo toke e san, iketo skuma ebathe tichamego. Kionge skuma, yo machielo minyachamo go nyoyo en ni nyalo kawo avokado, tichielo godo nyoyoni. kise kawo avokado to ikete e bath nyoyoni tichamo. Kichak iweyo avokado inyalo tiyo gi alot mar kabich. Alot mar kabich be mit, kendo sechemichamo kode nyoyo to iwinjoka nitie ndhadhu moro mamili mili yie yie. Koro inyalo kawo kabich ichamego. To kata kamano, inyalo toka toka nyoyo e san ti matho gi chae, mar strungi kata chai mar chak. Kionge chai inyalo olo nyuka, timadho godo nyoyoni. Imadho nyuka tichamo nyochini to mit.

Pur gi ohala en gima ber. Kendo tich mar puodho iyudo ka nyago olemo, kata nyayo olemo mathoth e alworawa. Sama jogo mochung' ne pur, matiyo e sirikende, obiro molimo kuonde mipure, ber maduong' mikuongo iyudo en ni ineno ka tiji mitimo fwenyore kendo ng'ere. Kendo ineno ka sama ging'iyo ka girango gik ma isetimo, kata puodho kaka ipuro, to in owuon ijapur no, miyi mijing'o. Kendo ineno ka in gi mor moro ni tich mitiyo ong'ere, kata ofwenyore gi jogo motelone tijno. Mar ariyo sama ipuro pur maduong' kama, ikelo chiemo e alwora. Sama ikelo chiemo e alworano, in owuon sama iuso gi igo ohala, iyudo pesa. Omwuom ma iyudoni, nyalo konyo e timo dwachegi moko achiel ariyo adek ma in godo. Iloyo dwachi ma in godo mag ot. Inyalo chulo ne go nyathi fee ka in ng'ama puonjo nyithindo. Ka ok mano bende inyalo yudo kaka inyiewo gigo in bende ma iremo e ot. Kata chiemo mopogore gi ma in be in godo. To iloko diet. Magi duto gin gige matimore e alworawa, kata ber mar tijni.

Nyanya sama ipure, iyudo ka nitiere kaka en gi gik mang'eny manyalo chape, manyalo mone dongo, manyalo mone chiek. to kata manyalo miyo okethore. Koro sama ipuro nyanya, mondo omi irit nyanji kik kethore, mokwongo iyudo ka nyanya nitie kiwango ma kosechope, tiolo ne yath. Sama pod otin, kosedongo ma oolo, ikwoye yath, mondo kute moko manyalo bedo ni nyalo wuotho kuome machame, towe, kasto kethe. Mondo otho yath olwoki. Kichak iweyo mano, nyanya mondo omi owek tow, iyudo ka ipidhe kama, kosepidhe, tipidhe but kama lowo moro machalo gima oting'ore. To opara moro chalo ma ogo manigi bugo. Koro kae miyo thuolo mar chungo yiende. But nyinjni gi, kata waya makalo. Mondo omi kik nyanya ni lwar e lowo. Sama olwar e lowo iyudo ka orewo lowo. Nyanya bokore. Kata chieng' kogoye mang'eny, tiyudo ka nyanya tow, kethore, nikech ne oliero e lowo. Kute mang; eny be odonjo.

Pur mar nyanya oselokore e alwora wa gikinde. Nikech iyudo ka ndalo machon ne nitiere kaka ne jipuro nyanya. Gi sani, pur mar nyanya kendo olokore. Chon niyudo ka ng'ato nyalo kawo nyanya, othinyo kama osekomo maber. Kosethinyo, tiyudo ka nyanyano ema ang' ti kanyo to okawe to ochinge ei puodho kata ei lowo mane oseloso maber mar puro nyanyani. Tiyudo ka nyanya machon kanipuro. Kemikende ma nikete chon ne onge kata ne tin. Jomachon nong'iyo kuom buru. Iyudo ka buru e ma nikawo tiolo e nyanya mondo otiek kute. To gi kinde masani, iyudoka nyanya pur ne oidho kendo iyudo ka odhi yo rang'iny mamalo. Kothe tinde ma ipidho thoth gi iyudoka ing'iewe mana e dukni. Kiweyo mar minyiewe dukni ni, sama kendo be koro osekome, iyudoka arita ne dwarore e yo manimalo. Nyaka irit nyanji ni ikweyo ne yath. Iyudo ka yedhe mitiyo kodo negi kemikonde be mathoth. Kasto tinde be pur mar nyanya obede lach kendo.

Ka aneno atute kata atute mag pi ma samoro dho ngere luongo ni famingo, sama nie pi. Paro mabiro e pacha mokwongo en ga aora kata, aora mar Naivasha. Ma iyudo ka en aora ma oseywayo ji mathoth. Joneno mathoth mondo odhi one. Sa ma kendo gibiro neno atute mag pi, mawuotho ei pi. Ma iyudo ka okwako i pigni mathoth. Kendo sa ma jogi obiro ma obiro neno, to iyudo ka pesa yudore. Sama ichoro ushuru, ushuru ni iyudo ka dhi e sirkal. Sama odhi e sirkal ogero wa, wan kaka jopiny. Kiwe mano, ogero kendo kaunti ma entiere, kata kuma aora no yudore. Kendo iyudo ka ji mathoth wuok pinje ma opogore opogore mondo odhi onee atute mag pi mayudore kanyo. Sama achak aneno yie ma iwuoth go e pi, gima biro e pacha en kaka yie be samoro negoga ji e pi. Iyudo ka onyalo loki ma inyielri ei pi, ma samoro tho ni nyalo wuok e pi. Lakini ka in ng'ama mane kare ochanore to be oki.

Alot mar kabich en alot ma itiyo godo e yore ma opogore opogore, ei alworawa, ei ute kuonde ma wadake, ei hotende, kendo ei magawa ma opogore opogore bende. Iyudo ka alot ma kabej ni tije thoth. Omiyo sama ng'ato onene to paro mabiro en paro mang'eny. Pur molose, kaka ne opidhe, modoye, mokaye, mochopo kama koro samoro kabich ni inyalo usi ma lok pesa ma kony kumoro kata kony alwora. Kabej en chiemo ma ichamo. Jomathoth ng'ade kaka salad ma okik gi nyanya. Ji chame, kaka salad. Mar ariyo be kabich inyalo chielo achiela micham gi kuon mana kaka alode mamoko. Kabej inyalo chamo go nyoyo. Ji mathoth chamo gi kabich kata waru. Kabej achiel achiel ni iyudo ka e hotende madongo, ji use kendo iyudo ka en chiemo ma konyo jogo manigi two mar ulcers. Koro kabej, kang'ato oneno kata ka aneno to paro mang'eng' kaka okonyo, kaka oseloko ngima mag ji biro e paro mathoth.

Majand mar kahawa ni en majan ma iyudo ka lony ne kata dwaro mar tiye, dwaro lony maduong' kata manimalo. Omiyo ng'ama dwani opure mokwongo nyaka los puodho ma oloso maler. Mabuche thin, kendo mobiro loko kod kodoyo to oloko lope. Mondo majande ni kata kahape ni onya e yo mar rang'iny manimalo. Koro sama oseloso puodho, okaw kothe to opidho e puodho, sama osepidho, kodhi ni sama osedongo motegno tiyudo kidoye. Samidoye odongo mobed maduong', kose olo kothe to, mondo odhi maber, kodhi ni ipono mana mosechiek molokore maratong'. Kisepono tiketi e adita ni mane in go, imoye. Gigi sama imoyo motwo ekiyudo katije dhi bed mayot. Kendo kipone korakwaro mosechiekgo be emi yudo katije dhi maber, maokang' ni chandi. Mano ekaka anyalo puonjo ng'ato mondo oti kata otim tich mar loso.

Ja ng'uech mar piny moro kata ng'ano mochung'ne piny moro e yore mag ng'wech ringo kendo ochopo e tiekone mar ng'uech. Inene ka en gi mor.Ng'uejni en ng'uech manotimore Rotterdam en Eusphenia.Ng'uech mar marathon mane oringi e piny mar Rotterdam kendo iyudo ka jaafrikani mor kosechopo e lain mar tieko kendo ineno ka morne omiyo o shangilia koting'o bedege malo. Ochopo e tol kendo oringo ng'weye gi tekone manedwarore kod morne duto be mane en kodo.

Mondo alos rech mowang' kata motimne fry mang'ich, mowang mang'ich, iyudo ka reyani nyaka akuong alose. Aluoke, kaseluoke to sufuriacha nitie mana kata karaya, maneasekete mo machwakre. Moyani kosechwakore reyani kaseluoko ta kawo ngano tapore iye. Ngano ma akikogi chumbi taporo kwom reyani. Takawo talute iye. Kaselute iye, mo mochiekni, to mo ni chiek kendo lokre marabuor. Reyani kosechiek molokore marabuor, to akawo nyanya gi kitungu ta chielo e sufuria moro maber. Nyanja gi kitunguni kasechielo takao reya mana wang molokore marabuorcha, to aloke nyanja gi kitunguni. Kaseloke, aloke, takao sufuriachani aume gi lid moro kata gisufuria machielo, mana mar dakike moko matin. Mondo much nyanya gi kitungu manakete gi chumbi cha okal kuome matin. Tatoke san. Skumba moro kane an godo manaseloko aloke mo gi kitungu, molokore maralum, akawo takete bathe. To kamano e kaka aloso chiembano, jinyalo chamo.

Kinde mokuongo mane aparo mane atedo e kendo, gima aparo mokuongo en kaka ne tijno neokobedo mayot. Tedo e kendo dwaro yien kendo odwaro ni ichuako yiendegi kata ichualo maini ma oktho ma sama otho to iyudo ka omii tich matek mar kudhe. Omiyo gima notimore e kinde mokuongo manatime tijni en ni nayudo pek kaluore gi yien neonge ,yien koth nodhi ogoyo kasto oketani adhi amok mach e kendo, koro moko machni nokawa saa mang'eny mondo mii ne mayani moki. Iyudo ka yien goo manani thee sama atiayo kibrit, nachalo gima achwako kibrit boxi mondo yiendnani omoki. To nobedona mapek nikech iro neng'eny omiyo nayuak, kakudho mach to pii wang'a chuer'okni ayuak ni ahero but irocha ema kelo pii wang' mang'eny kendo chiemo be kiweyo mabor tiyudo ka chiemono nyalo wang' saa asaya kata pigi nyalo chwakore piyo piyo maduon ka yien niketo mang'eny. Mano ema notimorena.

Tugo mar card en tugo ma nochake nene, ok en gima nochakore kawuono. Kata gima nyocha ka nodonjo. card ni tugo koa chon, nyaka kwerewa niyudo ka tugo, tugo mar card. Tugoni en tugo ma osetuge ga ming'a, kendo iyudo ka nyaka neen mar jomadongo, to kendo nyaka nyithindo, koro iyudo ka medre e tugoni. Tugoni iyudo ka jomok oloko kode ohala. Nikech seche ma gisesomo kakituge maber, tiyudo ka giketo pesa piny. Ka ng'ane oloyo, to ochamo pesani, kata okawo pesan i. Kore iyudo ka tugoni osechalo gima orocho somb nyithindo. Mano kendo e gima, paro ma birona sama aneno nyithindo tugo tugoni. En kaka nyithindo mathoth osebedo ka oko kawo sombgi e yo motegno, nikech gi kawo pachgi kata sa gi mathoth, giketo e tugoni. Iyudo ka sama nyathi onego bedni timo kata homework ne, to ne en gi card e ot, pache paro mana tugo card. Sama ne nyathi kwayo, en gi dhok dhok ringo chamo puodho pache paro tugo card. Omiyo tugoni oketho.

Kit gini ma ahero en moro ma iyudo ka otindo tindo. Kasto en moro michwoyo, ok mopidhi gi kodhi. En mojaki to ochwo. Achwoya cha iyudo ka nitie kaka eng' gi ndhadhu moro sama ichiele kichame. To kichak iweyo ndhadhu ma en godo, sama ichiele cha to mo, mo ok iyud ka itiyogo mathoth mondo eka alot no owinj mo. Iyudo ka iketo mana mo kiasi modwarre kata mowinjore. To alodini ineno ka oyom, kendo mo mi iketoni owinje. Pogore gi moko madongo dongo cha, ma samoro iketo mo, to mo lal alala nikech otek. Mar ariyo, gima omiyo ahero matindo tindo cha iyudoka matindo tindo cha, pi kata kiwango mar pi maengodo iyudo ka kiwango mar pi ma engodo ok ni e rang'iny mamalo. Sama itede, kata ilwuoke ok othiw pi mathoth. Kata ok ochwer pi mang'eny. Sama isechwake, ang' iyudo ka ochalo gima en gi soup mang'eny to soup ni en mana pi monyuolo. Mano ema omiyo ahero matindo tindo cha. Pige tin, omit, kendo mo be kachiele godo to owinjo mo maber maok chandi.

Jogo maneno kae kata manyalo wacho ni ang'eyo kae, ok ang'eyo gi gi nyingegi, but ang'eyo ni gin jotelo, mag riwruoge mag dini ei pinywa mar Kenya ka. Jotelo mag riwruoge mag dini, kata jotelo mag dinde, iyudo ka gin gi nengo mathoth ei alworawa kata ei piny Kenywa kata ei sirkal. Jogi eki iyudo ka sama piny odhi matek to gikonyo piny e alam mamalo'. Kendo iyudo ka Nyasaye winjogi, ma lok piny duok kata winj lambgi. Mar ariyo, jogi eki be nitiere kaka gichung' mar kwedo njore kata timbe moko magalagala mag mahundu, manyalo bedo ni sirkal kata jogo moko maa kwonde ma ok ong'ere nyalo bedo ni otuch godo ei piny. Iyudo ka gichung' kendo gikwedo erang'iny mamalo timbe mag anjawo, timbe magalagala manyalo bedo ni timore ei sirkal kata ei piny, kata ei alwora wa. Mano gin, achiel ariyo mag nengo ma jotend dinde nigo. Jotend dinde be keto ga sirkal maduong' e alamo, kendo lamo ne jopiny ne te.

Sama aneno miyo mapuro kata doyo alode mar spinach, ma thoth donjo e pacha, kata paro mathoth donjona. Mokwongo en kaka, iyudo ka mine chandore mondo giyud gima ginyalo keto e mesa e mbele nyithindgi. Mine chandore mondo giyud kaka ginyalo kawo nyithindgi giter sikul. Paro mabiro na kendo en kaka mine twonore kendo gitiyo maratego mondo giyud gik mage gigombo kata gitim gik magidwaro mondo gitim. Kaka koro sani miyo ni inengo ka oting'o jembe maduong'. Kendo ineno ka ochapni ka odoyo alode ma opidho e nyakrundune. Madonjo e pacha kendo en kaka koro alotni ne okom, odoye, ochinge ma opidhe, ma oloke e puodho, mobedo alot madongo. Orite, iolone yath, kendo kiolone pi mobedo kama. Kaka koro sani inyalo loke pesa, ma wuon alotni, yud dwache moko ma samoro ne oremo. Ma jogo machamo alotni bende yud chiemo ma ginyalo kawo gicham kata giket e mbelegi. Alot spinach en alot manigi madini mag rang'iny man malo mar vitamins kendo omit sama ichame.

Kit manjand ni ma ahero en majan mar tangawisi. Majan mar tangawisi iyudo ka ober kendo inyalo tiyo kode e loso cheche mopogore opogore. Sa ma idwaro chae mana mar sitrungi ma ichwako to inyalo ole ndim. Majan mar tangawisi no iyudo ka ber ei tet mar chae no. Kendo kata marruok ne iyudo ka ok en majan ma kiolo to tuch ne bedo moro mani malo asasa kaka majan mamoko. Tangawisi kata chae michwake go, tiyudo ka ok en majan matuch mamorore, nikech sama majan omorore e chiemo ahinya, e chae ahinya cha, omiyo pressure dhi malo. Omiyo liet bede dendi be mang'eny. Koro ema omiyo, aheroga majan mar tangawisi, nikech ok omorre, ok okel liet mang'eny e del. Mar ariyo omit, tiwinjo kokelo kemkem moro sama imedho chae, kata gero moro, kech kech moro. Mano konyo. Kata ka ne iyi iwinjo ka okwot, to iwinjo ka ofuong'o iyi. Ema omiyo ober na.

Kaneno, sanamu mar rech mogur ka ei to ndik kendo piny ne ni Ciala resort ni, gimabiro e pacha mokwongo kanene en Ciala resort milando kowuok kuome. Ciala resort en hotel maduong' mar kar budho ma kendo ji nyalo dhi e buche madongo dongo kendo kata mana, thumbe, igoye bende. En kar nini mayudore, en kar budho mayudore e e nini. E piny mar Daraja kiwuotho kirieyo yo Maseno kocha. Kono ema iyude resort ma iluongo ni Ciala. Kendo kachak aneno kae, to gima biro pacha en paw ndege ma Kisumu, ma kata dhongere dendno ni Kisumu International Airport. En kar pap ndege mayudore Kisumu Kaunti. Paw ndege ni iyudo koting'o, jogo mopogore opogore moae, pinje mopogore opogore. Ji madonjo e piny, kata mawuok piny, dhi, matiyogi ndege kaka yorgi mar wuoth, dhi Kisumu Airport ka gikao ndege mondo gi dhi. Joneno be magombo mana neno airport ma Kisumu kata paw ndege bedhi ga mana Kisumu.

Sama aneno, sama aneno, gima olosi maber, kama olosi ma otwe maua mabecho becho, kendo kombege be olos ma ler to opedhi otembeche ma rachar, paro mabiro mokwongo en keny. To kenyni, maduong' Iyudo ga ka en ga, keny moting'o ji mana mogwel. En ma kwondege itime, iloso ga matin to ler kamae. Ok en keny ma ang' idhi iyudo ni dhano opong'o mang'eny. Ji nyaka jok mane kalo. Koro Iyudo ka kolos kamae, to en mana jok manorwaki, kata mane ogwel e keny kata e arus mane timore ni. Koro kaneno gini, paro madonjo mokwongo en arus. Kichak iwe arus, kata mana, kata mana sherehe moro mor mar kata mana rwako nyathi manyien konyuol bende inyalo timne ber machal kamae. Kasto inyalo gau maupe machalo kamae. Kendo kichak iwe mano, ka nitiere graduation rwako ogudu. Nyathi moro orwako ogudu, ng'ato orwako ogudu, iyudo ka kuonde ma gitime nyasi gi, iloso ga kamae. Ema koro ineno ka berni.

Sama aneno sa ma duong' ma ong'aw malo kaka e boardd, malo ei chuny bombe, to e chuny taon kata picha kama to gi mabire pacha en ni sechegi iyudogi mana e bombe kata e towns mana madongo dongo. Sama aneno sani kama pacha paro, Kisumu City ma asenene saa machal kama kendo kata kiweyo Kisumu City owuon maduong', iyudo ka e e nini e street kata e nderni mopogore opogore. Sache gi iyudo ka kuonde migoe corner kata kuonde manitiere roundabout iyudo ka kuma jiluoro no, sani iketoga. Sani en ga gima yudore ga e bombe mathoth. Kendo kidhi kata mane boma ma Nairobi bende nyaka iyud city clock. Iketo gi, jomoko tiyo kodgi kaka ranyisi mar ka ng'ato olal tinyise ni nyisa but saa ka. Ng'ato nyalo fulore godo kuma entie. Momiyo iketo bombegi, ng'ato nyalo neno be koa gi chien to ng'eyo ni an gi ka, kata an kama kama. Kony be okonyo ng'ato ng'eyoni en sa ma chal kamae.

Kaluwore gi nengo mane olos negodo jopur niang' ei pachoka, omiyo jopur niang' mane kanepuro chon to ywak nikech ne ihinyogi. Ging'eto maning'eto gigodo kod kaka ne jo tingni mathoth odonjo mating'o niang', gi bei ma ok ber, kata mahinyo jopur. Koro kane sirikand Kenya oloso wechegi, ni koro jopur mar niang' oyudo fuong'ruok moro, kendo ginyalo yudo yuto, ginyalo bedo gi yuto moro ei tijni. Koro omiyo pur mar niang' gi sani opogore gi kaka ne entiere chon. Kendo iyudo ka pur mar niang', sani dhano odonje mathoth. Nikech koro giyudo ni ginyalo yudo nengo moro ka gitiye to giyude gimoro. Kendo iyudo ka pur mar niang' ni bende, ohinyo bedo mathoth e pur mar niang' ma ni gi sukari mar, niang' matek to ni gi sukaricha. Nikech iyudo ka koro giyudo yot maang'ni giyudo niang' madhiye kampuni, gi pesa ma gidwaro. Kendo mar niang' mayom michamoni be omedore, kaluwore gi mit kata milimili ma niang' kelo kata gi kaka okonyo e jiwo leke mag oganda.

Sama aneno ndara ma olosi kamae tineno ka ritruok kata aritane be pokotimore maber ruok ainya. En gimabirona en ni kaka ndaragi osebedo ka kao ngima jowa mawahero kendo kaka ndarani bende osebedo kata kaponi berruok okgiber ainya to gisekonyowa e yorewa mag ohala e yore kendo mag wuoth. Ndarani osekao ngima jii mathoth kendo iyudo ka ajali osetimore, masira mar apaya timrega mathoth e area ni kaluore gi kaka obedo gi kona be mabith kuome. Iyudo ka jii wito ngimagi mathoth kaluore kod ndarani. To kata kamano ndarani be kachakang'iye taparo kaka osekonyo nikech chon jii newuotho to gi sani to koro bedo ni entie osemio jii yot mar wuotho mapiyopiyo ma okni ang'ni ng'ato nyaka taa gi tiende ekochop kumodwadhie. Koro osebedo kokonyowa e yoo mar wuoth,e yore mag ohala okoo gikmoko mag ohala mitio godo kaka ng'ato samoro dwanooom kitungu e piny machielo kotero e kaonti machielo.

Chapat gi oganda, anyalo chamo gi yore be mopogore opogore. Anyalo keto ogandana maseloso mabere kata machielo maler kaka aduaro ni mondo achiele. Anyalo ole e san, ma ase keto maler mabe atuoyo maonge gi pima ng'ich. To aologa, atoko oganda, to aole. Kaseolo, anyalo kao kijiko, achamo godo, akao chapat tabano takete lweta, tachamo. Achwoyo oganda, tachamo tang'ado chapat gi laka. Kendo kachak awe mano, anyalo kawo chapat, tasiro gi uma, kasesiro gi uma, to achamo oganda gi kijiko, to chapat akayo koni kaliero gi uma. Kachak awe mano, to anyalo kawo chapadani tang'ade matindo tindo, kase ng'ade matindo tindo e size madwaro kata e size ma okma dongo manyalo deya, akawe to kase ng'ade to aole ei ogandani. Kase ole, okaole mapong' te but aole mana ma ma side achiel, to koro aloko chapat mana ng'ado cha ei ogandani tachok gi dho ojiko tachamo. Kamano kamano, mano e kaka nyalo chamo oganda gi chapat.

Gima anyalo tiyo go kata kampuni nyalo tiyo godo e login mar goyo simu en, mokwongo, kampuni nyalo tiyogi WhatsApp. WhatsApp inyalo ti godo mar loso. Kendo kichak iweyo WhatsApp, kampuni nyalo tiyogi Truecaller. Kiweyo Truecaller, wan gi Meet. Meet bende kampuni nyalo tiyo godo mondo olos gi jok moko magigomboni mondo gilos godo. Kata kastembegi mane onego bedni gi wuoyo godo, to ne wigi owilgo, kata monego bedni gimiyo briefing moro. Kichakiweyo mano nitiere Messenger. Messenger bende kampuni nyalo tiyo godo e go simu. Kichakiweyo Messenger, tinde nitiere TikTok. Tiktok bende nitiere kuonde ma jinyalo gocho, ji wuoyo koluwo kuom TikTok. Kiweyo TikTok kendo wanigi Instagram. Kuondegi jinyalo wuoyo godo malosgo kampuni bende nyalo tiyogi x account gi magilosgi kastembegi ma nonego bedni giloso godo, to samoro nokgiloso godo e sa machielo kata sa mowinjore. Koro mago e gik minyalo ti godo.

Gima timore kae ni en ni nyakoni nie puodho mar kabich. Kendo kabich ni en kabich ma osepure kendo osechiek ma onyak, ma sane bende oromo. Kendo en gima koro igolo e puodho. Nyako ni oting'o odheru ka ogolo kabich ni. Kendo ineno ka opango kabich maralum, kabich madongo dongo ei odheru. Gima timore kaeni en ni japur koro nyalo mor bang' ka tich matek mane otiyo, onyago olemo kendo koro oneno olemo mar gima otiyoni e wang'e. Kendo koro onyalo kwano ni ma e gima ayudo kendo ma e gima pur mane apuro mar kabich ni okelo na. Kendo mae e nengo ma omiya ma anyalo kwano. kabich maduong' en ga chiemo, kendo en chiemo ma itiyo godo e yore ma opogore opogore. Kata mana salad bende kabich tiyo go. Koro mano e gima timore kae. Japur oseyudo dwoko mar tich matek mane otiyo. Kendo ineno ka obwonjo kodonjo e puothe, to puothe ber.

Ka aneno gari maralum ma ondik ni Gor Mahia to gima biro e pacha en team maduong' mar kogalo. Kogalo Gor Mahia. En achiel kuom, en achiel kuom timbe matugo e piny Kenya kae. Kendo teamni o team maduong' bende. En team mane ochakore chon ma kata wan samoro wadongo ka Gor Mahie ne en team mane dhi mbele. Ka anene to kendo gima biro e pacha en mipira mane gi bedo godo mogik mar, mane gibedo godo Homabay stadium. Ka ne gin gi mashemeji derby mano e AFC leopard. Mpira manegitugo, kendo ne giwuok achiel achiel gi mashemeji. Ka achak aneno gach gi ni to aneno kaka washabiki, kata jo jogo supporters mag Gor Mahia, kaka wuok ga oko kar romb gi sama Kogalo wuok ga ni dhi gocho. Kendo kaka giting'o ga bunde, oyieke. Kaka girwakore gibende ma funny ka gi wuotho ka gi go bul to gimiel e pap ka gipako team gi mar Kogalo, kata team gi mar Gor Mahia.

Maeki en pur. Purno en pur mar kitungu mar ang'ina. Kitungu ni osepur, odo, ma ochopo sama koro ikaye. En kitungu ma osechiek. Kendo kaka aneno en kitungu ma koka opudhi. Japur koro golo gima ok, no komo, kong'iyo ka be oyudo gimoro ma onyal kwano e tich mar puodho mane koro ne owuok ne oko mondo nopurni. Koro mano e gima aneno matimore kae. Japurni kata kamano kaang'iyo to ok oa nono. Kendo ineno ka kitungu ne ni en kitungu ma owuok ka dende ler. Kendo en kitungu ma ok okethore, motow kuome tin. Pi bende ok odonjo kuome mang'eny. Koro en kitungu ma ok rach. Kata kamano tindo ema otindo, lakini en kitungu ma japur nyalo wacho ni ooyo kotha to ne akawo, ma aketo kamoro, to ok aa nono. Matin maagodo ni anyalo kwano kuom gini gi gini. Kata matin mane aa go ni anaywacho ni kitungu na nayudo. Dongo ema ok odongo but en kitungu ma onyak kendo oyudo gimoro. Keyo mar kitungu.

Sama aneno ndege mar Kenya Airways, paro madonjo kuoma kata mabiro ira mapiyo piyo en Kenyatta International Airport. Jomo Kenyatta International Airport en airport maduong' mar Kenya, kendo kaneno Kenya Airways to mabire pacha en alap ndeke mar Kenya mar Jomo Kenyatta Airport. Kenya Airways en ndege kata en kampuni mar ndeke mar Kenya kendo gitiyo kanyakla, girwako welo mabiro. Jogo mawuok iye mar piny Kenya kadhi oko, gimiyo gi arita madwarore kendo iyudo ka gigo monego bedni itimonegi sama giidho ndegeno, obed japiny Kenya kata obed ja oko kata jaloka ma obiro motiyo gi Kenya Airways ni. Iyudo ka imiye rit bende makare. Kenya Airways en en alap ndeke mar Kenya kendo sirikal mar Kenya ema ochung'ne. Koro omiyo, king'iyo ni mondo jogo mag jopiny Kenya kata welo ma limo piny Kenya mondo oyud arita maber gi gik madwarore.